Laktar an iluonga ni Mary. Abiro kae newach chakre juma mokalo asebedo kawinjo kajony, fuonde na rama kendo ng'enyne aja winjo wich bar ko to moloyo wich bar ni nobedo mana godhiambo gi godiochieng' gi gokinyi. Godiochieng' to en mana fuonde na ema rama ,chonge na bende jorama to sa kachiemo tawinjo kagima adwa ng'ok seche moko be chuna ni nyaka ang'og. Gini osechanda to pok amuonyo yath moramora.

E gwenge ma tije tin, ng'eny jii jotiyo gi mbui ama jotiyo e mbui. Koro gima sirikandwa ni onego otim en ni, onego gi gilos ndeche maber .Gi giti gi osuru ma jopiny golo e loso ndeche to kendo mondo mi gitud mbui niwach donge ka giseloso ndeche koreka geche matudo mbui biro yudo yot e kadho. Koro giloso ndeche maber to jotud mbui be kosemii tich to gibiro to newach ndeche koro ber nitie yot ,ginyalo wuotho nyaka e gwenge ma yie kucho ka gitweyo mbui go mondo okony jopiny e tije newach ng'ato ka ng'ato nyaka tii. Koro ka ok itii onge kaka idhi chiemo onge kaka idhi tero nyithindo e sikul sirikndwar ni onego ng'i ni giloso ndeche. Maduong ahinya gilos ndeche ka giseloso ndeche to yot korr mondo mbui bedie kata jok moko koro yot mondo gidhi moko be dhi to tiyo e ndeche go seche miloso ndeche, to mano gima ber konyo jopiny.

Yore fwambo gi keyo konyo jo Garissa newach koro sani ,ji jopiny nyaka sirkal ong'eyo gigo madhi mbele e Garissa. Ka ntiere lweny mowuok ka ntiere kuo mo matimore , to jofwambo gi keyo dhi to lando nwa twabed kwng'eyo gigo madhi mbele , to koro sirikal nigi yot newach ging'e gima tkmore koro gioro apisa mag gi mondo ong'iyane kaka kwe dhi bedo kanyo. Osekonyo jo Garissa ahinya newach koro sani apisa, apisa ntie kono kendo gitemo kedo gi jo jonjore ma mamayo jo Jo Garissa kwe.